Koroi ngunon ko minutikab byasinik, mii byasinik konyil chechang so byasini chu ngunon yon kipite si bakemin en imbar ii kimuche kenget byasini chu kinde mokubet ye kokinde mokubet kinde ele kaitit yebendii kopitos ngunon kocheruu ngunon tuguk che kiguren sakas mbore icheru ngunon ko kogobityo kimuche keib kobwaa mbar ii ak kinam kemin, so ngunon ole kiboishen tuguchu ngunon byasinichu keboishen kistorenii en chogo alan ko komoswek alak che uu bii ak kimuche ketuch sikomuch kobityo en haraka yon kimoche sibakemin en imbar. So ngunon koretwochu ngunon kibire byasinik keboishen ngunon kipiten bii alan ko chogo alan ketup en imbar kebal keringet ak ketup en imbar ak ketuch

Tyonyi ngunon keguren en komostab gaa chebogilgil, chebogilgil ini kobure kouu tyondo agetugul ne uu ngogyet, emetinyin ngunon ko tindo kit ne sokonyet ago en komosto age kotindo en komostab katit kotindo sokonyet agee ne ngo nerech komuche kocher ko kogoit missing so chebogilgil ini ngwo konerech kocheru sokonyonon kobure kopitee kabisa sokonyonon yan kakocher konerech ngunon mara kagal tiondo agee nekrbore batait alan ko ngogiet en olombo gaa

En kokwenyun ngunon keboe nego konyil chechang, mii nego che kebore merino. Kouu chechu ngunon ko nego ngunon che koron ii chekibore merino chekimuche kebai en gaa akeboishen ngunon en olombo gaa kimuche keeny, keeny alan kyoldo. Ngunon merino chu kotindo banyek Ako tindo kiloishek che eech missing en olombo gaa ngunon ko merino chu nechu ngunon kotoretech en olombo gaa boisionik alak ndap merino chu kotindo beit nemii barak kosir nego alak en olombo gaa, toretech ngunon kobootenech en imbar missing, kouu ngunon boikab nego ngunon komuche kwalda kobaa komoswek alak keeny ngunon ak keib kobaa bucherishek chechang missing kouu ngunon nechu ngunon kotindo banyek che eech missing ak mwanik en borwekwak che eech missing chekimuche keyaen tuguk alak che uu che uu batenans ak tuguk alak chechang missing

En yuu ngunon oo ororu ngunon ole kiit nemii yuu ko oinet ne kakimuch kebal ii nekakibal ngunon ne kiboen njirenik en chobetab oino nii kebole oino nii eeh kochil chechang. En oinonii komiten kii nekebore outlet ak inlet. Ngunon ngebole oinon kobole oinonii okinde ngunon selele ngweny si mamuch kobaa beek ngweny ii en betushek ab kemeut ak komuch ko ribwech njirenikyok en betut agetugul nebo kemeut ak ropta agetugul. Ngunon en komosii ngunon ko kakibal eeh oinoshek konyil chechang en ireyu ngunon ko kakibal oinoshek konyil angwan. En oinonii ngunon komiten kwenushek chekimuche iwee youn igochinii njirenik omitwokik alan ko yon imuche ikeroti beek kiit be uu en oinoshek chu kiboen njirenik en olombo gaa, so ngunon ii kimuche kebal oinoshek

Komonutiet ne oo nekimuche keyay en yuu ko mbaretap ngendek, en imbarani ngunon kimuche kesemberji yee kagoit ngunon eeh kesemberji. Komonutiet ne oo nekimuche keiten ngendek yee kagoyaak kouni kimuche kepit ngendekyok ii si mamuch kongem tyongik en imbar. Kimuche kepit ngendekyok ye kagoit ngunon kosorwek chebo ropta ak kosorwek chebo koristo simamuch ngunon kobar koristo alan ko tyogik alak che Boree ngendek. Ngunon ngendek chu ngunon kimuche kepit en kasartab ropta ak kasartab kemeut komabar tyongik chechang. Ngunon en ireyu ngunon ii kimuche kepit ak kesember after yee kakesember kimuche kekany ngunon koruryo en betushek chuton

Bo komonut keyay boisionik en olombo gaa si kotoretech en ele oo kouu ngunon boisionik chechang keboishen en olombo gaa kouu ngunon en ireyu ko boisionik che koyoe ngunon kimuche keboishen keturek, keturek ko ngunon ko fertilizers chon kyole en tuget. Kouu ngunon keturechu keboishen en kicheru en olombo gaa kibuchii kaptuga kapnego ak kabingogen kotoretej ngunon en imbarenikyok en komoswek alak kotoret en koboostenwech ngungunyat ako ngunon keturek ko koron kosir chombo tuget chobe ngungunyat kobur kogaranit en betushek tugul

En yuu ngunon ko kirkishek chekimuche keboishen en olombo gaa, ngunon kirgi nii ko tindo keswek che myach missing en korisietab tuga en olombo gaa. Ko uu kirgi ngunon ii ko Karan kabisa en olombo gaa en korisietab tuga akot tuga chekimuche keii ngunon ko tindo chego ako kimen missing. En olombo gaa ngunon kotindo ngunon keswek che myach missing che imuche ko mo miondos en kosorwek chechang missing, kouu ngunon kirgi kotindo ngunon kiloishek che koron en keswekab tuga